Elemuche kong'emak neranik yan momiten kasit ko ng'alek ab stress inome koimokse neranik aketugul amun lenjingee ih karasoman iman amomii kasit ko kinee kosoman chito. Kora konome ng'alek ab chorset, yon kobet kasit konugee neranik ih bokonam kochorso ak kora ih konome konome yokset ab biik yon kachang'a yon momii kasisiek. Ako kora yon makisir neranik ih kouui sikonyor tuguk cheboisien chou amitwogik akot ng'ororik chetos kolach

Eletoretitoo ng'alaletab kibagange kowole mionwogik ab kobwotutik ih kotoreti en konetisiet, ineti tuguk cheyoche keyai ih akonet elekiyoitoo tuguk sikoron ih komuche koyai ko icheken. Kora kotoreti ot kotekyin korik bichoton ih ipchin tuguk cheyoche keboisien ak kinet elekiboisiotoo tuguk choton. Kora kotoreti bichoton ih konai kole mii tugul kibagange akometo katabanet ab kee ak in koyai tugul boisiet en kibagange. Ineti kora elekiyetundoo en sobet ak tuguk cheimuchi koyai ih sikobit kotoretgee en sobet. Tora kora en ng'alek ab kerichek ih koalchin ot kerichek chekimokyingee koboisien

Kotuiyosiek ab Inua Jamii kotes sobetab biik cheosen en emetab Kenya kotoreti en ng'alek ab rapinik ikochin rapinik sikobit kotoretengee choton ih cheosen koalen ot amitwogik ih akot ngoroik. Kora kotoreti en ng'alek ab ng'alek ab sobetnywan ngomian chito kotoreti ng'alek ab Inua Jamii ak kotoreti kora en ng'alek ab amitwogik kora kotoreti en ng'alek ab kasisiek chekiyoe inete biik elekiyoitoo elemuch koyaita chito boisiet nyin kou korip ngokenik ih ana konam ot chito biashara aketugul.

Bo komonut ng'alek ab tililindo en kokwet amun toreti konete biik akobo mionwogik chechang ih elekimuche kekirinda mionwogik chechang ih anan ko kit nekiyoe sikobit kekirinda mionwogik toreti kora kenai eleoche keripto biut ih sikor komakinam pollution